Gige tich ma dwarore kae mokuongo dwaro ndo, ndo manyalo ting'o gigi, dwaro teko mar ng'ato, dwaro kwer, dwaro pala dwaro opanga kod makas mar ng'ado maua

Mokuongo ipone e yath kise pone tikete okuok, kose kuok ,tiluoke kiseluoke ti kao pala tingade godo maber, kise ngade bi neno kokethre to jomoko chame ga go jiko jomoko to nyodhe kamano ,mano e kaka inyalo chame.